Kĩũria gitũ gĩkoria atĩrĩrĩ nĩ njĩra irĩkũ macini cia kũiga mbeca na ũgitĩri kaingĩ cigiragĩra ciĩko cia ũhinga. Na maũndũ marĩkũ matũmaga ĩthondekwo, ithondeka rĩu rĩgĩe na moimĩrĩro mega. No njuge atĩrĩrĩ, rĩrĩa macini cia gũthondeka mbeca irathondekwo, he bata mũnne mũno macini icio ikarorwo na njĩra nene mũno. Macini icio nĩ ibataraga gũkorwo ci macini, cireka citarĩ, mũndũ ũrĩa ũrathondeka rĩ, nĩ mũndũ ũrehokwo. Tondũ nĩ ũkoraga andũ aingĩ marathondeka macini icio makĩmenyaga handũ haha nĩ ndatigia hena, hena gathĩna. Koguo nĩ ona ingĩaria na arĩa mangĩũka gũcibunja rĩ, nĩ ngũmera handũ haha ndiathondekire wega, koguo mũngĩthiĩ tu mũhutie hau macini icio nĩ ikũhingũka. Koguo ũrĩa ingiuga ũngĩtũma macini icio cikorwo citarĩ na ũhinga, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mwahũthĩra andũ arĩa mũrahũthĩra nĩ a kwĩhokwo, andũ arĩa mũrahũthĩra ona no mwage kũhũthĩra mũndũ ũmwe, no mũhũthĩra mũndũ ũmwe haha na mũndũ ũngĩ harĩa hangĩ. Koguo nĩ ĩgũteithia na atĩrĩrĩ mũico mũico rĩ, ti mũndũ ũmwe ũramenya thiri ya macini ĩyo, ti mũndũ ũmwe ũramenya atĩrĩrĩ macini ĩyo ũrĩa ingĩhingũra. Koguo he bata gũtigĩrĩra atĩ ũratumĩra mũndũ ũrehoka, onongorwo mũndũ ũcio ndũramwĩhoka bado, rehe mũndũ ũngĩ arĩkĩrĩrie yaani ũgatigĩrĩra nĩ wahũthĩra andũ aingĩ ũndũ o ũyũ ona okorwo nĩ aramenya haha, ndaramenya haha hangĩ.